Etaa einyiang'u oltung'ani esimu elipa mudogo mudogo nilak kilak oltung'ani pole pole tenimiata iropiyiani naa eitusha pee einyiang'u teng'ata nabo. Eitodolu ene ajo etalaa oltung'ani esimu kake meeta data ashu Maa connected ointanet amu enaata etabole esimu enye.

Elio oltung'ani otaaraki, etaaraki ele tung'ani oleng' elio woshot to sesen lenye. Etashala oleng' amu keidong'oki, kajo pae ketupurishe ashe eeta makosa nataasa. Ee keasa ena tenibung'i oltung'ani otupurishe oloinyalita iltung'anak either oloinyal inkituak arashu oloidong'. Eesi sii neija teneinyal oltung'ani mali enyenak tenkop ang', nibung'i nioshi aarinyu olaini. Ata ninye tenelo amera nibung'i naake sininye newoshi oleng'.

elio intokitin kumok tena pisha elio igarin, elio inkajijik ,elio ibaoi naigerore ibaa ,elio inkigerot naitodolu iwejitin anaa Carrefour, elio eweji oopolisi, nona siininche iwayai ositima ,etii ine internet, elio ingajikjik nashetitae elio orbaribara ,nelio siininye drainage ewei neim olchafu.